Mokwongo, aloso osiep matin gi ja uso no kawuonde gi nyiero kata kawagoyo mbaka matin e wi gik mouso go kapenje be mag gik moko go. Bang'e to anyise ni asebedo ga kang'iewo ga Gikomba gi pesa mabiro godo ngiewo go ire no. To nimar ok nang'eyo ni bei opogore gi ma ajang'iewo gago Gikomba kocha ch gi margi no. Bang' mano to akwaye ni mondo omiya gino gi pesa ma antiere godono mondo chieng' moro ka aduogo e ng'iepo e chiro gi no abiro biro gimpesa mowinjore gi chiro gi no.

Alero ne jauso kaka adwaro ni mondo okonya. Kawachone ni kadi na mane yandi atiyogo ne olal gi simba ka an e gari. To agombo ni mondo ayud kadi manyien manyalo konya emamoyo abiro mondo okonya. To gik ma abiro go en kipande na gi sim manyien kendo adwaro ni okonya mondo ayud kadi moro machielo mond ayud kaka anyalo loso gi joga kata osiepe ga moko.

Mokwongo, miyo mapek onego odhiye clinik ni mondo kaponi entiere gi tuo moro amora kata otuo onego bed ni ipime kendo ithiedhe mapiyo nikech tuo ni nyalo donjo kuom nyathi kendo nyali hinyo nyathi moting'ono. Kata machielo, nyathi miiting'o iye mondo olim sate sate kaka dwarore nikech nitiere kaka nyathi nyalo bet marach e yie ma nyalo inyo miyo no.

Akwongo amose. To apenje kaka osebedo kodhach gi ngimane mar somono kata mar tich. Bang' mano apenje kaka anyuola ne ngima gi nitiere. Kaka gisebedo. Asto achako lerone kit nyasi ma adwa betgo gik madhi dwarore gikuma nyasi no dhi bete gi gik moko duto te e wi nyasi no. Bang' mano, arwake e nyasi no kendo anyalo nyise ni onyalo biro gi anywola ne kata gi osiepene moneno ni onyalo biro godo.

Anyalo mose mokwongo kapenje kaka ngimane osebedo. Ngimane mar somo kaka osebedo ka tere kata ngimane mar tich kaka osebedo. Anyalo penje nyaka ngima mar anyuola ne kaka osebedo kaluwore gi kinde malach ma pok wawuoyo go ok anyal ng'eyo kaka osebedo kodhach. Anyalo nyise ji ling' mang'ny not ok onego bed ni waling' nikech wa osiepe. Koro onego bed ni waparore, agochone kata ogochona kata ka en bang' ndalo ariyo kata bang' ndalo achiel achiel.

Akwongamose. Apenje kaka odhach gi ngimane. Bang'e to agoyo ne mos kuom goyo namba ne nikech ok nachano mondo agochne. Bang'e to anyise ni nitiere kaka na adiyo namba nerwa to lakini namba ne emane obiro mbele nikech kaka aketo namba ne e simba nyinge odwa bedo machal gi nying nerwa moro emomiyo ne apo ka agoyo namba ne. To kuom mano akwayo mos kuom makosa mane atimo no kendo makosa kainano ok bi chak nwore kendo.

Mokwongo anyalo loso kar logo lwedo. Kamanitiere pi mang'eny kendo pi maler mar logo lweto ma ka ng'ato oseae konyore e cho, onyalo wuok molog lwete maler kotiyo gi sabun gi pi mang'eny kendo gi pi maler. Ka opogore gi pi, anyalo gombo kendo loso cho maber mondisore ma ng'ato nyalo donjo mawinj ni en e cho. Cho manigi wiye. Ok ni cho moyawore makata ka ng'ato odonjo to chieng' goyi kata koth be goyi.

Chon uidho mane timore e aluora wa ne ng'eny ahinya. Ka anyalo chiwo ranyisi moro achiel, ne en budho mar oche. Budho mar oche ne timore bang' liel. Mano kane maro otho koro otieno bang' kose ike no, oche ne bet kamoro achiel ka oket negi thum to be gibet gi nyimine nyako ka giyueyo kendo gimetho kanyo ka gigoyo mbaka to ginyiero kamoro achiel. Kopogre gi budho no nitiere budho moro mar jodongo. Jodongo nechokre kamoro achiel kagibudho kane wuodgi moro achiel ne gedo. Koro ne gibudho kanyo ka gimadho chae kendo ka ging'iyo gik ma dhi mbele e dala kamigedo no.

Gini itiyo e ute thieth. To kapo ni ng'ato olimo od thieth moro amora, gik mikuongo ipimo ga itiyo ga gi gini. To mokwongo ikaw to inwalo e badi, bang' dakika matin tigolo to inyisi gima kisungu lero ni blood pressure. Koro indinyisi ka blood pressure ni malo kata ka ni piny. Mano e tij gino.

Nitiere tuoche mang'eny mosebedo ka landore. Kendo osebed ka ipuonjo gik mang'eny e wigi kaka yore minyalo geng' gi go kata yore minyalo tiek gi go. Ka anyalo chiwo rachisi, anyalo ng'olo ranyisi mar tuo mar ayaki. Tuo ni osebedo ka landore ahinya. To osebed ka ipuonjo gik mathoth e wiye. Kaka igeng'o kata kaka inyalo tieke. Kata mokopgre gi tuo mar ayaki no, tuo mar Covid 19. Tuo ni osebed ka ipuonjo yore minyalo tieke go kata yore minyalo geng'e go.

Chandruok kaka kuo: E ohala mar Mpesa kuo ng'enye ahinya. Kaka ng'ato nyalo biro ni ni ogolo pesa. To king'iyo ranyisi ni nyiso ni ogolo pesa mar adier. Lakini in ranyisi ni onge pesa. Chuni ni imiye pesa nikech samoro obiro ka en gi haraka to kara pesa ok nogolo. Kok mano ng'ato nyalo biro ni odwaro keto pesa e simu. To samoro pesa momiyi ek en kata pesa matiyo. Kopogre gi kuo, samoro intiere gi ji mang'eny mobiro ni gidwaro ni oket ne gi pesa e Mpesa lakini king'iyo float tiyudo ka float orumo. Tosamoro kuma idhi ome float ni obor gi kuma duka ni nonitiere. Koro chuno ni iweyo jok mane obiro gi te ma dhi adhiya kamano. Koro ohala onge ohala midhi yudo e wi mano.

Mokwongo akawo ote machuok mar Mpesa no to aoro e namba mar ang'wen abich auchiel. Bang' mano anyalo kaw simba agochone ng'ama aorone pesano kakwaye ni odwok na pesana ni apoka aoro e namba ne ka ok ang'eyo. Kata kok mano, anyalo gocho ne jo Safaricom to alero negi bang'e to gidwoko na pesa na no.